Moyondit nebitu en ribetab tyogik yon kakisir biik cheribe tyogik en ole mii tyogik ko kit netaa bichiu mosomonotin komo tinye ngomnotet akobo tyogik moiguitos ako moiguitos ole kingololjindo tyogichu moiguitos ele kiribto Yan kamach komong ii ala Yan kalian ii. Moiguitos akobo sobetab tyogik chuton amun chi tuguk neribe tyogik ko nyoluu ko kikinet chito ole kiribto kouu tyondo. Mara tyogikab timin che uu belek mogetok nee konyoluu ko nyoluu chitugul kikinet ole kingololjindo agoi koguyo gee ak tyondo ole kinomdo ole kilyonen ii ko chenge si koguyo kouu yon kowo sukul lakini moyondit nemii yon kakisir chemo somonotin ko nyosee biik mara tebye kityo kot kobar tyogik mongen korib ngomong tyogik komong en ole kikikerji konyo kobore ko mwok imuch kolian moiguitos gee ak tyogik chuton ngobore ko ngololji ko momii ko either komee tyondo anan komee amun moiguitos gee imuche kobar tyogik chichi kakisir anan imuch kobar tyogik amun mwokee kityo makinet akobo right chebo tyondo ako moiguitos gee ak tyondo